Gima biro e pacha ka aneno picha ni eri, en ni pacha biro kendo paro ni maendi en hono mar okak. Nikech kineno to ibiro neno ka gode moko nitie moting'ore gi malo ahinya. To nitiere kuonde maridore bende machoro maridore kochimo piny mwalo. Kaeto bende aneno ji moko ariyo machalo welo modhi neno kanyo endo.